kerenyun netai ago nebo komonuut kot miising agobo boishoni bo baetab ngogenik, ko kinyorunen kelchin baet ab ngogenik kot mising, kelchin netai ago noton nebo komonut, ko kebai ngokyeet asigolook kogainyoru rabishek ak kora kogainyoru areek, ngolook ngokyeet ak iyuum maainik taman, kogainyorchige bogol muut, ak kora ngolok ngogeeny yaan ngigoi kosheb ak kogeeny kot kogegoi taman ak kogeny taman, kogeinyoru kora areek cheiboe ak iyalda inyorchigee kora chepkondook, kora ngogaik chuton ko yaan kagochanga imuche iyalda ak iyaleen ogot kii neuu mbaret ak iteitesen kora mungarenguung bo baetab ngogenik.

kiit netesetai en yuu ko en yuton keboe eeh ngogenik choton chechang kot mising, en yuton kora ko komiten koot neoo nekigeyeen areek kigerchin kora ingoik chuton, teer elebo areek ago teer kora elebo eeh ngogenik chegagoechegitun ak kora komiten elebo kipsoonik, ngogaik chuton kora kotoreti biik kot mising yoon metinye rabishek anan eeh isuanaat imuche iyalde agenge anan kwoeng ak inyorchigee koraa chepkondook chemuche itoretengee anan isiptoen boishengung noton negemokyinigee, koraa kotoreti biik en ngalek ab banyeek yon imoe bendo imuche iyeeny agenge ak iyaam.

Kiit nenyonen metinyun inaker pichaini anan piiik chemi pichaini kopatru komiten mama ak lagokchik choton chesimatoni. Yan miten kou ni mama ak la lagokchik kimiten kalyet ako miten poipoyet en kaaitoo. Yan miten kalyet ak poipoiyet ko kararan kot missing'. Ako iparu kora togochik choton chepo lagok ak kamet kole miten poipoyet ako miten kor kalyet. Kora pichainiton koparu ripset noton nepo mama anan sikindet, sikiik choton chepo lagochu noton ko kwanda ak kamet kole miten ripset nemi parak kot missing' en lagochuton.

olonetitoi boishoni ,um eeh um chito boishoniton bo ribseetab chebokilgil, ko nyolu oborchi inedet kongeten kanamet agoi mwisho anan ago kogesunet elekiyoitoo boishet, ago boishoniton kora nebo ribseet ab chepogilgil komagergee ak ribseet noton nebo ngogaik neingein biikk chechang en olontugul, kora komiten eeh ortinweek anan koimutik chotn chenyolu kobun chito neonete elekiyoitoo kasit niton, onete any chichiton eeh olenchi subui kebutyin omitwogik ak kibuuch elerue ak keyoot kwagetat ngogaik chuton anan chepogilgil ichuton ak toor langat kegeer ak ogetyi kora elekinomdoi kotor ilegikesundoo.

kiit netai neyoin omeib mochile en kasarta nebo nguni kosiir kasarta negosirto, en kasarta negosirto kogomagochang bik anan komagochang kobotik choton chegogatem mochelek, so ko en inguni kochang biik chemokyingee mochelek, ago biik choton chegogamiin en kasarta negosirto kogogamach kosich koimutik chechang ago kora kogomiten koimutik chechang kouu eeh ngaleek ab borweek ak kora kogingogabota ropta kogomii asisita, ko en nguni any komomiten eeh maoo robta, obta konombo kwenet ak koraa komaoo asista, ko yomegee kemiin mochelek kochanga kot mising.

Kit netai ako Nebo kamanut kot mising kegeren teta noton Nebo riyatet ko nyalu keger teta noton nebo kele ba AI anan ba kibkaa asikenai olekiservendoi anan olekirisyoi kindo Nebo AI anan kibaishen kipkaa kot ko teta netoror konyalu kebaishen AI asikoyet moita nekeyie si koron kochanga koraa chego en tenyiton tuga choton chetororen Koen Chito natemindet kokakekuren tuchuton yechen anan chutororen konu chego chechang ngirisien AI koraa konyalu keger sikik choton chebo teta kot ko kararan

Kit nenyone metinyun noker eeh boishoni ko en yuu kochenge bik chepkondok kobun ortinwek cheter ak cheter ,en yuu komii oratunwek chebo aldaetab sonoek choton chebo kebeberwek cheterter en borto. Ako koraa kotesetai bik konobe sonoek, sonoek chuton ko sikwalda yekakwalda kosich ee chepkondok choton chetoretengee ak koraa komuch okot kosomesanen lokok kwak kondeen sukul ak koraa eeh kotakotesen mungarenywan bo sonoek, nabaniton bo sonoek Kobo bik chetutukin koraa kot missing machitukul nengen konab sonoek. So ko ngwalda konyoru rabishek asikwalen sinoek alak ak kwalda.

en yu eeh kiit nenyone metinyun nogeer, koiboru kole kagigeer oreet momii elekebune ago kora ko keraat eeh oreet agetugul keraat oldo tugul, en yuton ko kagibunen kolewenoik iboru kole ngotaat, inoniton ko kagorogut noton nebo biik anan chi neiboru kole eeh chito inoniton nemii kweneet ko nemiten timiin anan bii en kiiton kagisir kele block chain ko eeh noniton ko sirkalit ko nimiten oriit ko biik, bichuton any ko kagigeer momiten kemanda sang ago mimiten kora kechut, niton koboru kimii kasarta negigait myondo negeguren Corona kimogemondoo ago kimogechutu.

boishoni ko eeh en yuton ko kagiktum biik asikokwayat annakotililot barabar kokwayat siratik ak koyumchi kiniyeet, en niton ko kasiir sirkali anan kasiir sirkali sigoyai kasiit niton agoor yaan kagotar boishoniton, kigochin icheget rabishek cheimuche kotoretengee yan kagotar boishet nywaan, en yuton kora ko kagiriib kiwanchet anan environment kotililit ago kora kogagirib eeh kewoon myonwogik choton cheuuu cholera, myoniton kora ko koseni anan yoe murindoab beek, ngorobon sigoyumm beek siratik koba ainosyek koinome myondo noton nebo Corona ago imuch kobaar biik.

Tuguk choton Cheba kamanut en ireyu ko ingogenik choton chekakibai asikotaret Chito anan baindet ab ingogenik chuton en ngalek ab rabishek imuche kwalda akinyorchigei rabinik koyamamache kwalda ingokiet komuche koyu imainik choton choton chebo ingokaik chuton akwalda akinyorchigei chepkondok koraa kit age koraa komuche koyeny ingokiet koraa akwalda akinyorchigei rabinik anan chepkondok akotareten gei akotaret kabchi nanyin anan koanyin kit age en yuton komiten kot nemenye ingogenik Chu tareti ingokaik chuton korubyuton akwamishen yuton akoraa kosheben yuton akokenyen yuton akokonoren arok yuton

kiit netai nemile biik kot mising en yuton ko eeh ngoroik choton cheiloche boondoniton bo tuga anan mosoindoniton ko eeh ngoroik chuton koboru kole chichi ko mosoindet ak kora eeh mosibit noton negiroten sweeet anan neginome angonok noton amararakta ak sonoek choton cheganyi borto nyiin, chemiten kelyekyiik twaan tinye kora en eunek, tinye kora en katiit, kora kiit age nemile biik en yuton ko momiten kiit negisir en yuton kele bo chi, imuche koriboot chito tuga chechik kongeten korenyin ak kogetaat kabisa bagai elebekyin mbareet noton nebo masaek, koboriu noton kole miten boiboiyet.

olekiyoitoo boishoni ko eeh kilumdoo ketikt ak kerotyi rogoet en kanamet yoon kibimoni koot, kelume ketit en kweneet ek kerutot elenyokindoo ketit ketiik choton che tolooywek ab kot kosungugan, yegakelumaat any konyon keba ak tirimboitt, yegagebaal ak tirimboit konyogindeot ketik ak ketiim maat ak kinaam kebiir eeh pitoinik chebune koo ak chebune bii chekoron konome ngungunyek en ngaleek ab malet, kora yaan kagebiir any kouunoton kimugul barak ak inee anan kechob kimonchok kindoo ketit kweneet ab koot koteta nenomuun kimonchok omororok, ak kebiir ketiik ak keib susweek nyagesyeeb ak kemaal ak kemeny.

en yuu kochobetab eeh biscut, en yuton koboru alan komongu en maa bicut ichuton, elekichoptoo bicut any kegondoni busheek ak kinde sugaruk tuten ak kinde chumbik tuten, ak kora kemilda alan kemilda ak ketilatil chebelbel ak ketorchi mwaita anan ketorechi mwanik choton chegagebeel kololyo soidi ak kora, kimuuch kineem en maa kogagotar minitishek oeng kogagorur kinem en maa ak kinde kii neuu ndoit sinyegebangan kinde seleleishek, yegokinde selelesihek kenabaat kutit en seleleishek chuton simaserak ak kimuch kisibto keib koba tugoshek sikyalda.

Bo komonut keyai boishoni bo ripsetab neko en yu ko chito noton neribei neko anan ng'orotek chechang' kot mising' kiit nebo komonut en yu ko nialde anan ibai neko asialde inyoru chepkondok choton chetoretenhei akitoreten kora sikikuk akitoreten kora lakokuk akitoretengei akinye iyalen akot imbaret age anan iteitesen kora neko teibai niyai kora boishoni ko imuuche itoret biik chechang' eng' ng'alekab omitwokik netai nialde ioldeji biikab sokoshek ibakoenye akwildeji kora biik panyek kobikwomei ichek akobiyong'so

kiit netesetai en yu ko eeh masaek oeng chegabaar anan chegabaar tyondo sigoib ichek ak ibakwaam akwaam koek ngweek kwaak, tyoniton ko cheptirgichet noton ko bendo neanyiny kot mising en chitugul, pendo ab cheptirgichoniton ko kergee ak njoton nebo ngororiet, anyin kot mising, masaek chu ko kogaba logeet kosetat anan kochengat rabishek koboton kochengyin lagook kwaak omitwogik, ko en yu ko kagonyoor omitwogik choton cheibchin lagook kwaak kilelen biik nyaam cheptirgichet kengwengitu kot mising.

Kit netai ako Nebo kamanut kit missing asianam boisyoni bo minet ab biasinik konyolu amakyanikei mbaret Nebo agot ekarisiek aeng akanam aldaet notok Bo pyasik ne amine ak aalde ak kanetishet notok toreti eng minet ab pysanik ako nyolu kemin akerib matkwam tyongik ak amakyini bik chekikonam temisiet ab pyasinik

Kit netai ako Nebo kamanut ko mising simachome baishoniton ba kolset niton Nebo bandek anan minset ab bandek kokianyorunen kelchin kot mising bandek kokikotaret Bik chechang maaneken kityo en Yu bandek namin bandek choton korokoro agenge agese kinuet noton agenge cheimuche ayalda akayalen kit age akoraa amuche ayalda akayalen keswek alak choton cheamine en yuton koraa yekarayalde bandek anyoruu chepkondok atareten gei akoraa asibtaen baishet nyun noton Nebo kolset ab bandek akoraa amuche ayalda ayalen imbaret age sates kolsenyun ba bandek koraa

Boishoni koboishet noton nebo boishetab nyanyik en yu komiten mama nekitem nyanyik choton chechang kot missing' yuton koraa ee kochene rabishek ee mama boishoniton kenyorunen keljin kot missing' inikol nyanyik ak koron ikes ak iibkobas ndonyo inyoru chepkondok chechang kot missing' en yu inyoru chepkondok chotin cheite millionit agenge chepkindochuton imuche itesen imbarengung imuche itesen ee iteitesen minsengung bo nyanyik ak koraa itoretengee itoreten ee sigikuk itoreten koraa familia noton nengunget akot ee inislde oeng kosiling taman kokeinyoru rabishek.

Kit netai akonebo komonut sikeyai boishoniton bo baetab tugas kokinyoru keljin noton neo kot missing' baetab tugaa, amune netai asikeyai boishoni kosikenyor rabishek inibai teta ak ialde inyoru rabishek chechang kot missing' choton cheimuche itoreten sigikuk ak koraa itoreten ee familia noton nengunget ak koraa koboto lagokuk imuche isomesanen ak iolchinen koraa tuguk chemoche, koraa baetab tugaa komiten ee konu koraa cheko choton cheimuche ialden ak inyorjigee kòraa chepkondok koraa baetab tugaa koraa kokonu eeh banyek anan inkwek imuche ialde iodechi sokoshek kwakwakda akichek ak konyorjigee chepkondok.

Kit een noton nenyolu keboishen noton neribee ee kasarta ako noton neribe amakitiechatiech nyanyik alak en yu ingeboishen cherkenok ak ingobwa bik chechang imbar ketiechotiechi ako koraa komoyomen beek chekokinokote ee tuguchuton kokinoko makonakaa chetuten komoyome bakaa koron nyokinakaa alak koraa ko en yu kit nekararan kot missing' keboishen konyolu keboishen poiput anan poipushek choton cheibu beek kongeten ee oinet bakai imbar ak kinakat beek ee koyam ako motiechotiechi bik chechang yuton ak koraa koribe kasarta mokiwesteni kasarta negoi kot missing kinokote ak koraa kochoktoi kinoko.

Kinenyone metinyu en yu inoker ee boishoniton yoe bichu ko en yu kokikurm kichoree ee teta keboshi korotik choton ee chechang en borto asikokimut koraa teta ak koraa kiengen kokitam kelelen eeh asimakiban ngechor teta komonome ee bondit ak koraa ingechar teta kokimitu kot missing' monome mionuokik cheterter aj cheterter ndamun eeh kotuten l lakini kimen, en yuton koraa ingechar teta kouni lenyoru rabishek ndamun ioldoi teta nekim kot missing' ak koraa imuche ee ibejar teta inyoru korotik cheyome anan itestee cheko.

Boishoni kobutishet noton nebo bandek en yuton kokokorurio bandek kot missing' ako kakoit kasarta kebut en yuton yekokebut bandechuto re kimuche kialda ak inyoru chepkondok choton chetoretengee ak itoreten koraa familia nengunget itoreten lagokuk isomesanen ak koraa itoreten sigikuk iyolchin okot sukariat ak iolchi okot ingoriet noton neiloche ak koraa imuche ialde inyoru rabishek cheolen keswek ak koraa imuche ialde akotaitesen koraa imbaret neiminjini eeh keswek choton cheiole chebo bandek ak koraa imuche ee ikonor keswek en kesutik chekeikes ikanyek beit kolany barak asialde inyoru rabishek chetesotin.

En yu kitnetesetaa en yu ko ee omitwogik chekokinde sanit choton ee komuchelek ak banyek chenoker koun onyit kot missing' en yuton ee komiten chito kwome lunch anan ee omitwogik choton chebo langat anan kobo sait angwan moche inendet ee kwam asikobiyo omitwokichuton kokonu kimnotet en borto ak koraa komoite kwo ngweny komnotete noton nebo borto Indiaam banyek ak iaam koraa omitwogik choton ee cheususen chemonyikisto borto ak koraa inkiam tuguk chuton che ee cheususen komotokibendi ee kot noton nekitoretengee kobakoraa.

Kit netesetaa en yu ko ee temishe terekta teme imbaret noton nekokibuten omitwogik choton chekoko anan kesutik en niton koraa kochenge fabishek temindet noton nebo terekta ak koraa kochenjin noto nebo mbaret rabishek amun ee yon kokotemchi imbaret chito ak koraa chito nekokotemchin kotokoron kamin tuguk ak kobut koraa kwoldoi kou kele kochengji ee chitonekoteme imbar ak koraa yon kokotwo kotemokse keliboni chichiton koteme akinee, koraa ee moche kochobok chito nebo imbaret sikomin ee en kasarta nenyolu ee minutik choton chebo kasariton

Kit netai sikobo komonut kebit ee bandek ko kerib amaam tiongik ak koraa kerib ee en koristo en yu kochito nebite sikoter tiongik choton cheu toritik koboto koraa kutik cheome bandek ak koraa konaamngee ok koristo noton nebo neuse simabel, kit ake koraa sikebite bandek kosikerib komanam ee anan simomengekitun en imbar sikokoekitun ichek ok koechekitun koraa bandek choton chekoron kosiche sikoron komewe hasara anan asiwe koraa inyoru baita en kasit noton nekoiyochin bandechuton ngebit kokokirib en tiongik simaam.

En kokwenyun kobokomonut keyai boishoniton boo ee minet noton nebo inkwek kenyorunen chepkondok alan en rabishek, inimin inkwek kouni asialden inyoru rabishek choton chetoretengei ak koraa chetoreten lagokuk ak itoreten koraa sigikuk komoseretio siolchini okot sukaruk, en yuton konyolu iyat ee elekioltoen inkwek asisekeni kobaa selele ak ialde ee silingishek tiptem tiptem en selele aketugul konialde kounon kokor inikere kandi nengunh noton nebo inkwek kokeinyoru rabishek chechang ngamun bik alak komotinye inkwek kokeitoret.